En emoniton bo Kenya koterter ole boishoniton temik sirutik kongeten kin kwo barak temishet ana muswoknotet noton nebo kasari ko kikochenga kot missing olekekerto kotko Karan minset anan samis keminso. Ole boishoniton temik sirutik chuu ko kere kotko kokoyamgee keminso anan Tomo sikopit tii kotil akonai betut neteme imbarenyin nii a komin asikopit kosich rurutik choto chechang koboishen muswoknotet nebo kasari.

En iman ii ko anan ial bendo en ole kebunu ak indiitu gaa ibore iger benyoton ko samis ko kit netaa nenyoluu iyay ii ko inde taban benyoton amun imuche koma Karan en bortab kipkosobee akityo iwee baka tuget be keolen iwekte ak imwochi ileji makaran bendo netindo ako nyoluu kochob komie anan koib bendo agee. Imuch inendet nebo tuget komwoun koimut nemiten ii ak kogonin bendo age nekaran

En atkai tugul yon kiyoe tekset ih konyolu itindoi karik choton chenyolu ak ng'omnotet akobo kasit noton neyoe. Kit netaa nenyolu iyai ko iibu tuguk choton chekimokyingee asikobit inam kasit noton nemoche. Ng'emutik ngeboisyen urusik ngechop ngasit ih ko kit netaa matot kochobok amun kebire urusik chuton ih ko teiteokse ako monome pchumariat ko noton ih komuche kome kora ngasit niton ih en kasarta neming'in kot missing ako samis

Yon kayay chi kazit noton en kompunit anan kotuyet noton nemii tuguk ii ko kit nemuche kotoret bichoton ii ko koyochi kit noton ne kitororen inee anan kiguren en kolenjin keyechi chaik. Kotam en kotuyet be uu niton ii kotam kelile itonwekab biik ii ak kemwochin kit noton ne karan ne kiyay en yoton. Kit noton nebo komonut asi keyay kouu ni ko chere igo en kotuyon noton ii koyay boisionik choton che koron amat kolilan atkai tugul en boisionikwak

En emoniton bo Kenya ko kigoib serkalit tuguk choton che terter kotiengee muswognotet noton nebo kasari ne kikwo barak. Kigoib mornoshek choton che terter ii chemuche kotoret biik en lipanetab bilishek kwak en sipitali ak ole lipondo kerichek. Mornet angenge nongen ii ko noton ne koto goitu nekibore SHA kitoret kot missing biik mornani amun imuche biik choton chebo kweny ii kolipan kerichekwak en chepkondok choton chemii kweny

Minutik choton chemii mbar ngo mengech ana ngo ming'in mbaret ih konyolu kerib asimanam mionwogik cheterter anan koam tiong'ik ako kikwo barak muswongnotet nebo kasari ako kikeib moshinisiek choton cheterter ih kinyoketoreten kobotiik, moshinit niton netirireni kotoreti kabotiik kot missing yon moche ichek kobit minutik kwak kosto mionwogik ih kotam koboisien kot missing moshinit ni ako kitoret biik choton chebo mbaronok cheechen

En emoniton bo Kenya ak emotunwek alak cheyechen kot missing koboishen risitishek chuto amun kikwo barak muswoknotet noton nebo kasari neboishen kompunishek ak yon kewee iolishe chii en tuket noton neo kotam kochome kokochi bik risitishek chuto. Kit netoreti ngekoni risitishek chuton koimuche kotichito nekoolishe isib ak iker oliet noton nebo tukuk chekeal ak inai Ile keal tukuk chebo chepkondok chetyan en atgai tukul.

En serkali noton nebo Kenya komiten moroneshek choton cheterter cheimuche kotoret kobotik yon kabit nyosut agetukul, moronaniton ko. Kokikochi rabinik choton cheimuche kotoreten bik anan kobotik choton chebo kiyagik. Ole imuche kotoretito ko koteki icheket muratishek ak tukuk cheterter kou kwolchi chumbishek imuch kokochi Koraa koboti chuu rabishek choton chekibesendechin chebo kotesen ribetab kiyagik choton ak tun koowekta yeigee rabinik.

En kosorwek alak ko anan oboishen moshinishek choton chebo kasari achilen ngungunyek anai kotko koron anan somis asikopit anai ole minutyet oinon neimuche amin. Kongete koit moshinishek chuton chubo chikikishet tii ko kikotes rurutik kot missing , ngandan Kali ko olekiboishoito mashinishek chuto ko roisi, nyolu ibu moshinit noton nekichilen ngungunyek kii ak inde ngungunyek tuten ak iker akochikili Mashinit niton nii ak komwoun.

En komoswek chechang chebo emoni ko kikocham biik chechang koboisien simoit en lipanet ab bilisiek ih anan rapinik amun kong'eten kotesak muswongnotet noton nebo kasari ko kiib kororonutik en konoretab rapisiek roisi simet ak iboisien soet anan internet ilipanen rapinik kororonindo netaa nebo iboisien simoit ih ko imuche iibote rapinik chechang kot missing ih kosir iibote en eut chenyigisten buch ak kora monyolu

En kila chii agetukul ko lasima koboishen chepkondok , chii noto nekikoik kenyishek tam ak sisit komokingee rabinik en betut agetukul. Chepkondok che oboishen en betut ane ko choton chemosire elibut agenge ako tiyengee Koraa betut anan oboishen cheite elibut tii anan komiii betut ne oboishen chemoite konom. Koraa nyolu chii korib asimatesak bilishek anan asimatesak chepkondok cheboishen en kila betut ako noton konyolu Kobos ole boisho.

Sokat ko kit ne kobunji kamanut en Kasari ago Imuch en kasarwek kotesak kot mising Ole Imuche kotoretito kandoik panganetab ab soet en kokwet ko terterjin kit netai komuche kotuyoge ichek ak kochangan rabinik chebo ketech ketesiet nebo sokat en kokwet nemuche kotoret lagok ak bik Che terter konyor soet en oloto kora imuche ichek

En kasari ko kikopit tukuk cheterter en komosto noton nebo kobotishet kin kwo barak muswoknotet noton nebo kasari ko kipit moshinishek choton chetirirendos ak alak chechang. Bo komonut moshinishek chuu ngoboishen kobotindet kit netai netoreti moshinit niton nitirireni komuche kobotindet tii koboishen kopiten minutik chik kii yon konyor mionwokik. Koraa komuche koboishen moshinit niton nii kowonda taritik choton chemuche Kobos rurutik en.

En emoniton bo Kenya kjkochanga mornoahek ak kotuyoshek cheterter cheimuche kotoreti mengik, miten kipagengeishek chuton chubo kikochigee rabinik anan somsetab rabinik en che omii tukuk. Komonut nebo ichut kipagengeit niton nii ko yon kabit nyosut en korengung ko imuche isom rabinik en yoton asikotoreti en kasarta noton nekemoginigee ak tun iyakte rabinik choton. Koraa yon itindoi tuyet en kongung komuche kobwa kipagengeit niton

Kongeten kenyi ko kikowalak kot missing ole ketemishoito anan oleboishoito kobotik kasinywan. Miten oratumwek chekikoib muswoknotet noton nebo kasari cheimuche konyumyum kasit noto nebo korotik ak kokon rurutik chechang kot missing, moshinit noton neu tarekta ko kokotoret kobotik kotem imbaronik Kwan en chokinet ak kominso en kasarta noton nemakat mii moshinit noton Koraa ne imuche kepitsen imbaret neo noton netirireni.

Chii agetukul nemiten ngwoiduni ko terterchin ole kikingololchi ak oteptonywan ako imuche oteptonywan Nii ko kibar sikik anan kokoron kotiy6 sikik chik Koraa. Terterchin tabioshek en bik choton chekabwa kwolis, miten chito nengonyo tuket anan boishengung kotebe kit nekomoche en souti noton nemii barak ak komoche kit en chikinet ako monyolunot noton. Komii age netebe en souti nemii .

En emoniton bo Kenya kocheng bik ak neranik choton chemotindo boishonik anan ko kasishek ko en atgai tukul lii komototindo rabinik anan chepkondok choton cheribegee. Noto kikobwa kompunishek cheterter en emoniton bo Kenya chemuche kopesendechi rabinik bik en simoit, kiroboishen simoit osom rabinik kii ako roisi kabilani nibo somsetab rabinik amun mokingee kasarta noton nekitikin ak tukuk anan sirutik chetuten asinyoru rabinik choton.

En kokwenyun ak en emet noton atgai tukul nebo Kenya ko kikotoret kot missing muswoknotet noton nebo kasari en ngelekab temishet ak kobotik . En kokwenyun kit netai nekiikotoret muswoknotet noton nebo kasari ko kikoib moshinit noton netai nekikuren terekta netoreti kobotik chechang kotem imbaronok kwak en chokinet elok kakoit kasarta nebo minset. Amunee siochome bik kouni ko teme komie ako imuch kotes rurutik amun titem en kasarta nenenoton.

En emoniton bo Kenya ak emotunwek alak kikochenga rotutwek, rotutyoni ko kit noton nekikuren insurance .miten rotutwek choton cheterter miten chebo karishek chebo korik anan ko sukulishek. Miten Koraa noton nebo borwek anan sobet, tom atil rotutyoniton amun motindoi boishet noton noyoe nemuche kotilen ichek chepkondok en kila arawet amun moche keliponchi vheoko6 en kila arawet tii asiinyorchigee keljin kit noton netoreti ko kokon.

Bo komonut kot missing en chii agetukul missing ko boyon yon itinye kasit tii ko nyolu oribe chepkondok choton cheko kikoni en kapkasi indoi taban ana indoi konorwet rabinik choton chebo barak kii asitin kotoreti tun kaimande en kasit ako keigu boyon. Bo komonut kinde taban rabinik chuu amun tun kotoreti en lipanetab sukul chebo lok kuk kii ak cheribegee en atgai tukul en korengung. Koraa Kobo komonut amun nyorchingee chitukul.

Chang keljinoik choton chebo muswoknotetab kasari en kobotik ak bik choton che temishet, miten karik ana moshinishek cheterter che kikoib muswoknoton niton, keljin noton netindo ko toreti kobotik kochoki kasit noton neyoe kou temishet anan minetab minutik. Miten Koraa moshinishek chetoreti kobotik konagaa beek minutik Kwak olon miten ak olon momii Koraa, missing ko yon imoi konaka kobotindet imbaret noton neo missing.

En emotunwek chachangi komii kapiloshek cheterter chebo waletab rabinik, kit netai anan nekiyoe en emetab Kenya ko okot olishetab tukuk en chemungarainik ko agenge en waletab rabinik ak tukuk choton chemokinigee. Koraa imuche kowal chii robinik ak robinik choton chebo emet age nebo sang kot missing ikowal chii rabinik choton chebo emetab American ak chebo emoniton bo Kenya komuche anai oliet noton nebo rabinik kii ak konai kole Kim rabiyat aoinon ako terter en.

En offisisiek tukul chemiten en emoni bo Kenya komiten kiboitinik choton chenyolu kotoret mengik chebo Kenya ana ko kastomaek chebwone yoton. Ole imuche itoretite chito ko kiboityot neo sirkali ko kotui konyo chito komoche kotil nambait noton nebo Udhuma ko kit netai konyolu iteben kotko mengindet noton nebo Kenya asikiyonchi kosich nambait noton. Koraa nyolu kotindoi inendet katit noton neboru kole bo emoniton ak kikoit kenyishek sisit.

Ko kikotesak muswoknotet noto nebo kasari en emoniton bo Kenya ko kikochenga moshinishek choton cheterter cheimuche keboishen en imbar ak kotes rurutik, alak komuche koketegee ko alak kongeten kipkosobe. Ele boishoniton muswoknotet noton neketegee noto neu netirireni ko atgai tukul kotko woo mbaret iboishen kot missing indeen kotoldoleiwek minutik kuk ako chikin kasit niton kot missing. Koraa imuche iboishen kowonen taritik choton cheome rurutik kuk.

En kasari ko kikochenga mwalimuek choton anan en mornet noton nebo sukulishek annlan somanet en emoniton bo Kenya komo iyoni kipsomaninik kotindo simoishek en sukulishek kwak. Iyoni mwalimuek kole mokoron simoishek en kipsomaninik yon miten sukul, imuche koboishen kipsomaninik simoishek en oret noton nemakararan. Imuche ichek kochoren ana kochorsen en sait noton nebo kayai tyemutik ako noton reben mwalimuek kipsomaninik simoishek kwak.

En kipsomaniat agetugul nemii en sukulit nebo barak ii ko mokyingee chepkondok chemuche kotoreten gee inendet noton ko kinyo anan kichob serkalit noton nebo Kenya mornet noton anan kompunit nemuche kogochinen rabinishek chebo besendo kipsomaninik chuton asi kolipan ketar. Asi kechob ngalek chuton bo HELB ko nyoluu kwo kipsomaniat cyber ak sirutik choton chechiget cheboru kole kokoyam kwo sukulit noton nebo barak ako tindo cardit neboru kole inendet ko mengindet nebo

En che mungarainik che mengech ii ko en aba kora kosome icheget rabishek chebo besendo kobun ii benkishek choton che igoito rabishek ii koityi che mungarainik che mengech. Some che mungarainik rabishek choton ii chebo besendo asikopit ii kosuldaen icheget mungarenywan nebo tuguk che terter. Makotin en che mungarainik ichu koger kole kayaen mungaret rabishek choton ii ak ye kogonyorunen kelchin ko makat kiwekta ko tuten kot tatun kotar rabishek choton che kikosom. Miten arorutik anan tetutik che nyoluu konde asi koger kole Katar icheget koliponi rabishek choton. Nyoluu angonyor kotuten konde konorwenywan asi olon kagoyumak ii ko imuch kowekta kobaa benkishek che kikobesen.

En emoniton bo Kenya ko kikwo barak somanet ako mii kapiloshek choton cheterter chebo somanet. Kitaban sirkali noton neo emoni bo Kenya rabinik anan chepkondok cheimuch kotoreten kipsomaninik choton chemii sukulishek chebo barak ako niton kotoreti bik choton chemii ngweny. Kasari ko kokobit komongunet nebo kipsomaninik amun mochop sirkalit komie ole ropchindo chepkondok choton che toretengee icheken en atgai tukul.

Benkit ne naat keguren NCBA ko ne igoito rabishek koityi membaekyik ii che isuldoen boisionik ii che terter. Benkit niton kogochin bichuton rabishek che imuch kowalen icheget korik ii anan ko imbarenik. Olon ko kigochi chi rabishek ii kogere inendet kole yoen ne anda yon konyoruwon customa ne tyeme kowal kot kobun rabinikah kot kobun NCBA komiten ole imuch otoretito. Olejini inendet koal kot kobun NCBA amun en la kasarta nekimiten en nguni. Komiten barak kot missing korik ii ako moto kinyoru en kasarta non ki mokyingee. Ko chito neyoe mungaret nebo kokwobwanda korik ii kotindo kelchin kot missing amun moche biik korik che menye missing ko chemiten tounishek ele yoen boishet

En betushek chekimiten en inguni ko kokondo missing boishetab rabishek chemiten en simoit motoboishen bik rabishek chekinome en neut ako kikogaigai angobur rabishek en simoit amun ibwote icheket kole ribotin komiten yoto ako en Iman koribotin rabishek en simoit kosir yon itindoi en neut. Olon itindoi rabishek en neut ko tot iboishen iyaen boishet nekamebamkan ako tot kopetyo Koraa ko olon miten simoit rabishek koriboksei ako imuch iboishen iyaen boishonik kuk en kasarta nekemach. Rabishek chemii simoit kora ko imuch iboishen iyokte iyoki choronok kuk anan ko tilionutik, imuch koraa iboishen en olishet nebo tukuk kuku anan ialen koraa rabishek che.

En emoniton bo Kenya Kobo komonut en chi agetugul komii komie bortonyin ak kogose ko chomegee inendet. En mornet noton nebo kororonindap borto en serkalit noton nebo Kenya komii yetanik choton che kigon icheget ako noton netaa ko mat kiam tuguk che somis ako bendap burasta ko angenge en omitwokik che somis kot missing imuch koyapta miondo ne komiten en burasta konam chi nesobee ako Yaa kot missing. Ngadan anee ochome bendo kot missing ko ochenge bendo ne tilil ii ako

Boishet nebo rabishek ii ko nebo komonut kot missing olon itindoi rabishek Kobo komonut iger ile kerib ak iyaen ii boishet ne toretin asi kopit ii ibos ngalek chebo wecho wechet nebo rabishek miten ortinwek che terter che imuch koriben chi rabishekyik. Biik alak ko amouni ko gonor rabishek kwak ii en benkit ko angenge en oret ne kiriben rabishek, ko biik alak ko kigoto konorwenywan koraa nebo gaa nebo sondukushek ko gonoren yoton ii asi yan kamach kityo ii kocheru. Ko biik alak ii ko amouni koalen kit ne koron ii ntomoche kwalda ko imuch kwalda ak kowekyi rabishek che kikaalen. Oret age koraa ko ne kigotoi biik ii ne kigonori rabishek ii en simoit en kasarta anum. Imuch ko kasarta nebo orowek somok ii anan sogol anan ot ko kenyit angenge

Bik choton che miandos ko bik choton che nyolu keribe atkan tugul en korengung Anan ko kokwengung bichuton ko Che kiyoni komi ngwony bortanywa anan makim mising en atkai tugul kolenjin takitariek anan kanyaik bik choton Che miandos koam amitwogik Che terter ago Che kimen amitwogik chuton ko cheu mainik amun mainik kotese kosich nguvut borto atkai tugul yon tesetai kosobe inendet kora komuche koam inendet logoek amun wegu korotik en chokyinet

En betushek che kimiten en ngunii ko kogogaigai biik ii lipanet nebo tuguk en simoishek kosir ango lipanen rabishek chon konome en eut. Rabishek ani ibote en neut ii ko imuch ibet anan kechorenin ko ango miten simoit rabishek ko ribotin ako imuch iyaen lipanet en sait agetugul non imoche. Lipanet Koraa nebo simoit ii onto kibendi kot kelee kapit koimutiet en rabishek che kiriliponi en besyo ko imuch kisub arorutik choton ii anan chekibo lipanet ne kiriyay agee nai kelee kigelipan anan melipan. Ko kigoyay ko kararanit noton. Lipanet Koraa nebo tuguk en simoishek ii ko kigonyumnyum boisionik chechang amun anan kogetindoi rabishek chechang koimuch inde simoingung asi boishen en yoton

Miten oratinwek Che terter Che imuche kotoret soet bik choton chebo kokwet angadan bik chechang anan boisiek Che Chang ko mato ingen akobo soet ko ki konet lagokwak agobo karoronindanywa Imuch ichek koboisien soet konai betusiek chebo minset anan kele kimine minutiet ainon kora en kokwet kotoreti soet kipsomaninik choton Che takomengech konyor somanet noton nebo barak koboisien moswoknatet noton nebo kasari kobun simoisiek choton chechwak ak kochut soet komuche kobos chepkondok Che kiboisien

Biik ole oo olon bole keringoikab beek en korikwak ii ko tam en kosorwek chechang ii ko boishen icheget ii balet non kiboishen ii mogobet ak kichutunen eut kobaten ora noton komoche ko koroom kot missing ako indoi ole goi sobonwek chebo biik amun not roroktoi ngungunyek ii che kichutunen rogoet ii ko imuch ko umisan biik che miten keringet orit ako kigoit oret ne kebolen beek neborbor nemiten moshinit neborbor. Kararan noton amun moi cheruu ngungunyek kouu chon icheru keringet ii ne kebolen mogombet. Ako kigonyumnyum boishet ne keborbori amun icheru beek che looen chemii kweny che imuch keboishen ako mobegu en kosorwek tugul, kerge ango mii ropta anan ko kemeut

Kongeten kin konyo moswoknatet noton nebo kasari ko kikoib tuguk choton Che kororon ak koib kaimutik kora en bik choton Che bo emoni kit nebo komonut ne kiib ko kimuch koib simoisiek ak soet konyo emoni ako kimuch kotesak sometab rapisiek kobun simoisiek noton ko sometab rabinik kobun digital ko anganda somonito Anan besendo nebo chokyinet kotindoi kaimut neo en chii angomasib kolipan chepkondok chuton netai ini Chelewanen komuche kobwa ichek koibenen malikuk

En sobet nebo neranik en betusiechu kimiten mising ko kipsomaninik kochome icheget tienwogik Ak video Che kere ichek en komoswek chebo moswoknatet ab noyeet cheu yutub ak fesbuk ak nebo TikTok an noton kongeme kipsomaninik en kokwet amun igochin boroindo neo tienwogichoto ak video Che kere icheget ak komokochin icheget boroindo somanet noton ko Imuch koim ngalekwak chebo sukul ak anan koyai lagok kobutyo en sukuli nyolunotin en kipsomaninik cheto komi sukul kotokyi icheget somanet ak nyolu en serkalit koger kole kakiyeten lagok koker anan koboisien simoit toreti noton kobos ngalechoto

Kongeten keny ko kiter kot missing ole kibesedoito bik rabinik kasari kikonyo ana kin koit muswoknotet nebo kasari ko koik tukuk cheterter ako imuch chii kosom rabinik anan kebesendechi rabinik en benkishek choton cheterter en emoniton bo Kenya. Kokwoutit choton chekisibi asi inyoru rabinik chuton ko nyolu Ii agenge nebo benkit noton. Koraa konyolu itindoi anan Kati notin neboru kole ibo emoniton bo Kenya ak sirutik cheiboru kole itindoi boishet neyoe.

Chameetapgei nebo borwekyok ko kit nebo komonut en sobenyon keger kele kakiam amitwogik choton Che kororon Che maimuch koib ngemutik en borwekyok nyolu kiam tuguk choton Che teche borwekyok ak kostoenge choton Che Imuch koibwech kaimutik miten nyasutik chebwone angiam bendap ingokaik ab banyek Che kakichanjan olon kakichanjan ngokiet ko nyolu kotakobur en kasaryan kogesta korok kerichek amun kot kiam ngokiet nekokichanjani koimuch konamech miando noton nebo ngokenik amun kerichek chebo chanjanet Che kirutyin ngokenik ko mianito Nemokim ne kagirutyi ngokiet ko Imuch kochut borwekyok ak kobagon asenet ne imuch ko imech en kila ak kila

Kasari ko kikwo barak moswoknatet ab kasari ako emonito bo Kenya ko kibit kampunisiek Che terter Che kiib Ole kilibandoi anan kiyoktoito chepkondok kobun simoisiek ako noton ko mpesa kororonindo noton nebo keboisien mpesa ko maibe kasarta netian ko kagoityi chito nekemache chepkondok ako kora koimuch igonor rabinik Che Chang kot mising abit noton komenyoru kaimut age tugul noton achome aboisien